Nĩ ngarangaga nayo irio, kana ngatherukia mũcere nayo, kana rĩngĩ ngamĩrĩa ũguo yumĩte mũgũnda ngamĩkaria, na rĩngĩ ngathondeka njuici ya gũthĩa ngĩhũthĩra matunda ma mĩthemba ĩngĩ.

Njĩkĩte ũndũ ũyũ rita rĩmwe, na nĩ kwĩruta nderutaga tondũ ndĩrĩ ndakama rĩngĩ, na rĩrĩa ndakamaga mũthenya ũcio, ng'ombe ĩyo nĩ ya thumbũrire mũno, na nĩ yangũthire iteke na iria rĩgĩitĩka.

Ciana ithiaga o thukuru, o rũcinĩ, kũrĩa makoraga mwarimũ ametereire, magathiĩ irathi-inĩ, magathomithio, makinya mathaa ma kũrĩ makaima magathiĩ makarĩa, magacoka, magacoka irathi-inĩ, hwainĩ makainũka kwao.

Kũhũthĩra macini cia gũkama nĩ kwagĩrĩire tondũ nĩgũtharaga mathaa gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi arahuthĩra moko gũkama. Ũndũ ũngĩ macini nĩiteithagia kũnyihanyihia mĩnoga gũkĩra rĩrĩa mũndũ arakama na moko nĩanogaga, nĩ gũikara thĩ na kũinama agĩkama, na ningĩ macini ya gũkama nĩĩtũmaga ĩrute iria rĩothe rĩ nyondoinĩ cia ng'ombe gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arahũthĩra moko rĩmwe no ũtigie iria rĩrĩa rĩngĩtũma ng'ombe ĩyo ĩrũare.